Netii apa, kaleng'ai elde ale? Ole kishombe. Ah kishombe? Kishombe muyo. Ah muyo? muyo ntaa. Ah ntaa? Ntaa menye. Ah menye? Menye koyio. Ah koyio? Koyio yokiyok. Ah yokiyok? Yokiyok mboi. Ah mboi? Mboi lante. Ah lante? Lante kanyira. Ah kanyira? Kanyira shikie. Ah shikie? Shikie gilai. Ah gilai? Gilai manoi. Ah manoi? Manoi korgol. Ah korgol? Korgol iting'o. Ah iting'o? Iting'o enker enkidoong'oi. Ashu iting'o empur enkidong'oi. Neishunye enkatini tinewueji. Amu enkti atini apake naitishipisho.

Ore empalai ebiotisho na keret iyiok, anaa tanakata ena najo SHA, amu nije apa eji NHIF, na kanyor nanu oleng' enaata. Amu kaaret taata tenamoyu, amu nkuti iropiyiani ake ipik, ore ake paapik inkuti ropiyaiani, naa alang tenalak iropiyiani kumok tesipitali, nepoi aing'uraa napa kuti pisai natipika, naishori matalaalaa, tenkoitoi naijo ina naishorua sirkali, natonyorra nanu okeng', amu karet tenamoyu emoyian sapuk, tenatum orbuket torronok, na kare ina palai te tentorroni naijo ina tanakata. Na aretu si peyie manyamalu, tiatua taata ropiyaiani. Teneeku iropiyiani agira aing'oru napoi abakie tesipitali, na karetu oleng',pamanyamalu ake, ata nkera ainei, ata ormarei lang' telulung'ata, na keretisho ina palai ebiotisho.